Kadol ajo ore enkutuk ee maa naaketii sininye naitambuaye amu kegira aitodol ajo kisumatee sii yiook irmaasaai nikiyiolo sii yiook atejo nabo, are, piikitumoki aiteru enkutuk ang dukuyaa, ore ena enapoito sininche kulo oreren dukuyaa naa kegira aitodol ajo keloito sininye enkutuk ang dukuyaa, neeku kisidai ena kelio ajo kiaata dukuyaa kigiraa ailepu, keyiolo enkisuma , kiigerr ibukui aang, nikigerr nkazetini aang, nikilimu doi report te nkutuk ang pee litii siiyiook enkesha oo loreten , kidumu enkutuk ang aitodolu ajo keeta sininye lopeny, neyiolo aitobirrari.

Kadol ajo ore egoloto emaa naa ketii sii ninye naitambuae, amu kegira aitodolu ajo isumare sii ninche irmaasae, nikiyiolo siiyiook aatejo nabo are, pee kitumoki aatereu enkop ang dukuya, ore enaa enapoito ilorere dukuya, naa kegira aitodolu ajo keloito sii ninye iloreren dukuya. neeku isaidia ena naa kelioo ajo keeta dukuya. kigira siiyiook ailepu. tialo enkisuma, kiger, mbukui ang' nikiger nkasetini ang'nikilimu dii report tenkutuk ang'.pee kitii siiyiook enkesha ooloreren. kidumu enkutuk ang anaa lopeny, neyiolo aitobiraki.

Idol ajo eloito sii ninye enkutuk emaa dukuya egirae aikenaa. enkutuk sii ninye nagira abulu. eeta iltunganak ooyiolo, neeta iltunganak oogira aisuima. neloito dukuya aitobiraki. kashipa pee adol ena naa aisidai. enkitukuja teyiook. nitoki aisho iyiook mawaita enkae roruata. aado dukuya.

sapuk eunoto oondaikin ooleng sapuk negira sii iltunganak aamirisho tenkaraki naa enchan sapuk nanotoki nilepunye esiai endaa tenkop

Eloito enkop dukuya amu egira iltunganak aisuma, eesita iltunganak isiatin. engenu iltunganak anaa enagora aendelea aisuma, neeku etii ntokitin kumok natii dukuya iltunganak naagira iltunganak aayiolou. ore taa eyiolounoto, netii sii ninche nkiasin atua. ore nkiasin nalip naibala naidipa iltunganak aatodua .niterutua aas naa ena siai e oobiasharani. etijinga biashara lni kumok oleng enkop netii iltunganak oidipa aatayiolo enaiko enitumia mpisai enye pee esiooki aadupore. tenkata dorop oleng. neendelea aadupore te nkata naado. naa ore enaret iltunganak. eret sii ninche lelo oogira aisuma. misuma kuldo leitu isuma eduaaya nkiasin enye pooki. naa kereti ena olosho pooki pee ibunga iltunganak ashu pee itodouaya iltunganak irkulie neretuno too nena kiasin natii dukuya.

Kaikar napik enkare tenelo nelau enkare tengaraki enchan, nawosh irkeek peemenya kunda kukie aitubulin entim, naikarr pemearr inguesi, pemenya intokitin naijo masaa naijo inkishu, nanyok agolie, naun nkumok paa tenelo naaji neaku atumuta ena, nanya kulie kumok agira ake aikesu tengaraki eunoto ai, napik siii ninye enkuluponi sidai, ainyang'aki orua onkishu inonok, nanyok akuroki pee etum intona sidain naok inkariak aitobiraki, nabukoki enkare tedekenya, dama oteipa pee eaku ninye endaa sidai, neaku endaa naaata afya.

iyieu nira oltungani onyor esiai enye negolie neyas esiai pooki nadimayu pee etu inkoshola, nlo sii ninye adupore inyang'u imabatini naijo kuna naa lotu aitobirie entoki naijo osaduku, entoki naijo egita opokitoki ake naidimayu neyieu neeta eng'eno ositima pii idimayu naaji nintumiya apajie ilchumai laijio lelo, amu lelo shumai likiret adung ibaoi naijio nena pee itumoki anato emasai sidai.

itodolu enkoitoi nalo oiloitokitok aitodol ilderefani nitodol sii niche iltung'anak oimita olbaribara, epuo iltung'anak iwejitin nepashipasha oloitoktok, nemedii ake enkarna oloitokitok iiger ajo kaji elo toloitoktok eeutaa iltung'anak neeku ore ina naa olmonokie oitodolu ajo keetaa oloitokitok iwejitin kumok amu ore enkarana oloitokitok naa kitoki naa olitoktok aaoro tiatua ketii dii siinye iwejitin pooki amu idol ake ajo kelo ene olitoktok nesiri ajo sukuul , nitodolu engae kanisa naje, kelo oloitoktok oweji neje neeku kitodolu iwejitin kumok.

keitodolu ajo eewuo maendeleo sapuk enkop ompaka neeku meekure eigeri nkardasini. neeku eibeleknye enkop nengenu iltunganak anaa egira aisuma neeku eitodolu ajo eshomo iltunganank aitumia mashinini e taata

Ore esajata sapuk ok iltunganak nemeekure etii nkangitie enaa apa neeku kepuo oshi taata iltunganak aisuma too nkuapi naapaasha nepuo aatum irkuaki too nena kuapi. Naa kenare nenyok aibung orkuak lenye kake meibung orkuak anaa iltunganak liapa amu meetae apa ewueji sapuk nepuo iltunganak liapa. Neeku ore oshi taata naa ibelekenye esiai orkuak eisulaki enkutuk oormasae. Eibelekenya enkisuma tenebo o kiama amu kelelek eyam oltungani Le likae osho